Jaochwo yiero rech maber e dhonam kendo okano rech ei baraf mondo ma odong' maber kendo ochako gi pango rech maber e mesa mar chudo, konyo customer gi miye dhuolo kod wach mar kit ma ng'ado rech .

Ka anono tijni aparo en tich madung' makonyo jok moko e aluora, en kar dak mar ji biro mondo oyud ratiro ka inono ka tich machal kamae, itango'ne jogi kendo weche luoro mar bedo gi adiera ngima tu bende gimiyo teko mar timo tije maber, to kendo en tich makonyo jok moko mondo oyud paro maber kod konyogi loso ngi'ma maber kendo konyo e nge'yo kaka gidwaro bedo e kaka giwinjo maber.

Tijni konyo jok moko mondo olok ngima gi kod tabia gi mondo obed maber, ka giwuok e mier, kata chandruok mar chuny, e kinde ma in kanyo. Iwinjo ni mondo itim tije makonyo dhano, kendo miyo chunyi bedo gi mor. Tijni miyo chunyi bedo gi yie, mor, kod geno ni ng'ato nyalo wuoth, wuotho, ok e mudho nyaka e, onyalo wuotho e ler.

En tich mar konyo reso ngima mar jok moko ka ng'ato ochiewo bedo ni osekonyo ng'ato ma onyalo bedo gi tuoche kaka ng'ato oter e pala .Chiwo remo nyiso luoro gi hera kuom jok kuom jogo kendo nyalo reso ngima mang'eny kata ngima achiel.